Ore taata eniko lairemok pee eitushuli kuna baa, naa nchere engas ayiolou esiai esokoni ajo kaji eikununo, alafu pee etum naa airemisho ashu pee etum naa ateretena keon. Ore sii enkae naa nchere milo ake duo ajing enkiremore entoki nimiyiolo, kake ijingaki enkiremore entoki niyiolo ajo ekiyaki faida ashu niyiolo ajo ore tentaisere, naa imirta aitobiraki ashua mikiyaki asara. Naa ina entoki nabo naaji naidim atejo kees ilairemok tesiokinoto oleng. Ore sii enkae naa nchere, meeta eninko pee ikwetiki ake alo ankiemore eton eitu iyiolou.

Ore piiti iwueitin nishooyo iropiani ashu inisilenisho iropiani naa keetae saccos aore taata sacco naa muungano oltung'anak oibung'ate peetum ataa entoki nabo nesot iropiyiani enche netum aikuna aisilenoi ore ewueji iare naa keetae imbenkin ore bae ore embenki naa olturrur oitayu iropiani nindim sii aawa aishoru esile naa nena nkoitoi naaji nena ntokiting naaji naidim aishoi silen arashua ninche naidim aisileno iltung'anak iropiyiani ore sii enakinyorr naanu naa kajo embenki amu kajo amu ninche nempuo nimin amu ore taata naa sacco ketii ake naaponu nimin nitoki aaku etu eesisho ore sii imbenkin naa keeta sheriani naagol nidimi sii atusuj.

Ore enaikoni ashu enajo nanu naa nchere, eisidai teniya ropiyiani embenki naa isidai sii tinintumiya ina faida ninoto aponarie biashara ino ashu ingas naa alak esile ,metaa ore ena faida niyata niyata ropiyiani naata ninonok. Naa ina enkoitoi naaji nabo sidai nindim aishoo enashe ashua ataasa embae sidai. Ore sii enkae naa nchere, oremetaa inoto faida naitosha naa indim atabolo mradi nindim aisaidiyayie jamii arashu olosho. Enkoitoi nindim atejo thanks giving to the society naa nabo naaji enkoitoi nikiindim atejo inchoorie enashe ashu indim atejo kitaretie ena benki tenindip ayau ropiyiani.

Ore enaitaas nanu kuna ropiyiani naa nchere ore naaji tena kaata maitaji enkiremore naa kaidim ataasishore .Ore enaki naitim aitaasa naa kaidim ainyangunyie ntokiting naramatishore ashua iyasie mipangoni inonok, naa tenaa aingorunyie endaa ningorunyie ntokiting nintaas enaa ina natejo nanu kaitaas. Ore sii enkae naa indim aitumiyia atalakie silen naata.

Ore enkoloto apa naayeuo naa inchere iyata iropiyiani naidipaki aibelekenya ashua inapa ekitampo ore sii ijio iyau kuna nge'ejuko aanyoru nena ropiyiani ore sii enkae ore apa kuna ropiyiani naa keetii inaatasiokito aibelekeny enaa enchanta arashuu miatano naa tenijio sii aya enapa musana neeny iltung'anak ashuu ilainyiang'ak tooldukai naa challenge nabo apa ina ore challenge nagol oleng naa inchere kesioki kuna pesai naibekeny taata aamuta menyaanyukie inapa yapa naa ina challenge sapuk oleng keidim apa inasiai ayau enkibelekenyata ooropiyiani ore sii ae naa inchere ore eetai iropiyiani impeyai are naa kegol oleng arashuu kegol eesishoreki naa ina enyamali sapuk apa sii nayaua

Ore entoki naisho matuuno naa pee aponaa faida, amu ore matejo tenaa kaishorita ngole eika nabo matejo mia faida, ore eniare naa keeku kaata elfu maimbili efaida. Ore sii ae naa pee etumi ainoto endaa naitosha tenkop .Amu tenilo neturisho oleng neturisho iltunganak, naa ketumito endaa naitosha enkop pookin naa ninye naretisho amu inakata kitum pookin endaa. Ore enkae naa nchere, kenare naaji nagirae asishore ilchampai amu inakata naa edoli faida enche terishata naa natii.

Ore taata ntumot eyiolounoto ena siai naa nchere, ekiret pee iyiolou mbaa nagut tesiai enkiremore ashua eunore. Naa ekiret sii pee iyaku oltungani odolita esiai osokoni enegira aikunari arashu market prices ontokiting. Ore eyiolounoto naa keretisho amu ,meeta eninko pee ilo aas entoki nimishaakino ashu esiai nidol ajo ekiyaki asara miyata eyiolounoto eunore.

Ore ntemat uni naa keetae kuna cards ashua entemata ake kiti naidimi atayiolounyie tenaa imbunga entoki niasitata naa kisidai ina amu iyiolou naa progress onkera tenaa kegira ayiolou aitobiraki .Ore entemata eare naa keetae naake theory ashu ntemat naake naisumae tedarasa naa inatemata nikincho piyiolou tenaa imbungita ajo kainyioo kingirae aisum .Ore ntemat euni ashuaa inemwisho naa nchere keetae enda epractical aa ekinchori taata engari pilo areu , nedoli tenaa imbelekenya enaduo siai nitodua tedarasa ashuku apik atua theory ashu real life situation. Naa nena mbaa naji intemat uni , naasi oshi tenkata tiatua driving school .

Ore engeno naitumiai na nchere ore ndakini naiseki ainyala ana irmatunda na nebukokini enkare na kesieki na enkiremore nai aisho metoisho arashu mitegemea encan ore si enkae na chere kepiki entoki aanaa greenhouses aa nkajijik kuna nasheti petumibaitaunye nona dakin na ninche nona naretisho naina pee esiokini ainyangu nona dakin nasieki ainyala na inabidimi aitumia ashu egirai aun nona dakin.

Ore nkiasin naati naa nchere eetae enkibungata isikir .Ore eibungi sinkir tine, ore ltunganak otashare inakop naa nchere, egira ninche aibung sinkir tina kop pee etum anoto endaa ashu netum anoto biashara enche .Aa ninche egira ninche aasie biashara pee etum entoki naishaa adake teneteipa tenkolong enteipa. Ore sii embae eare naasitae tine naa nchere kegirae aitobir ilo reyiet aitayu ntapuka apa naaji water hisense pee etumi naa aitobiraki ormanyera Tina rishata .Ore sii enkae naa nchere ,etii iltunganak oosita biashara emeli ashu loonap ake iltunganakpee eyumi naa atalak tenkolong naa biashara siininnye ina ,naa nekoitoi siininye ina nagira ayau ropiyiani tiatua iltunganak lolosho lekenya ashua iltunganak otashare ina luboto e lake Victoria.

Ore enkipirta naata naa nchere ninye orikoo iltunganak tenkoitoi pookin aa sidai ekeyie ,naidim iltunganak atusuj. Ina esiai olaisiayani looltungank. Ore sii enkae oitoi eare naa nchere, kerikooo ninche iltunganak neutaa tenkoitoi naishaakino ,nindim sii ataa ninche oibungita naduo pisia oladuo tungani ashu niche oiyiolo enikunaru naduo pisai oltunganak. Ore sii enkae kipirta naa nchere ore pee eikosana iltunganak waare ashu okuni naa oladuo aisiayiani lenche olotu ashukunye aor lelo tunganak peyie etum na atotoni tesidai. Idim sii ninche ataa ninye oota mbaa ashu eponunui aikilikwan mbaa naidim ataas naa teneitu enyorata ashu tenetonyorayie naa inakata ake epuo aasa tenetonyorayie. Ina sii esiai naidim atejo ore kulo aisiayiak looltunganak naa ninye eesita. Ore enkipirta enye naa ninche oidumiya olosho tenkoitoi naishaakino, arashu tenkoitoi naidimayu pee etum naa olosho ashom dukuya.

Ore tipat ninyangunyie toldukai naa nchere ,ore tenilo ainyangu toldukai sapuk naa kelelek ntokiting amu kemiri naa ninche ana wholesale, ore sii aitoki naa tenaa inyangu irkiloi tomon naa iyata ake akika ajo irkiloi tomon. Amu elelek naaji elotu sokoni etii oltungani lememwaminifu ninye, elelek epik irkiloi oudo onusu nikijoki irkiloi tomon. Ore sii tosokoni sapuk naa iyata variety oo ntokiting nindim ategelu .Amu ore iltunganak kumok tosokoni naa nkuti tokiting ake emir ninche arashu nkuti naidimi ainyangu tooropiyiani kuti. Kake ore tosokoni iyata ntokiting nindim ategelu ashu variety of choice, naa ninye sii naretisho ingira ainyangu nena tokiting. Ore sii ae naa nchere ore toduka sapuk ,naa keetae commissions ashu ekindimi atudungoki naduo tokiting ninyangu, pee itum naa ianyangu tebei kiti ashu nalelek naa esiai ina naretisho ,indim sii aiseefa ropiyiani inonok inyangisho toldukai sapuk ashu tosokoni.

Keretisho ina darasa nemelio oondarsani eonline amu, mikintoki naaji aitanyamal esiai nijo aore taata amu ene ake atii, naa lasima ake pee eitii ine. Ekincho sii naaji metaa ore eweji pookin nitii tenkop na indim ashomo enaduo darasa ino .Keretisho sii aitoki amu mintoki aata enaduo limit sapuk ashua entoki nikimbok pee mintabaya enaduo niyieu iyie tenkaraki naa kelelek ashua keisidai ena siai nisuma iloito. Ore sii enkae naa nchere ekincho taasa esiai ino amu tenaa nkishu duo ingira airita ashu iyasita esiai ino, naa isuma naake amu metii enaa enoshi naji lasima pee itii endarasa. Keretisho siininye ina oitoi oleng naa nabo enkoitoi nikindim atejo naisho iltunganak pee etumoki ataasisho egira ake aisuma. Ore sii embae emusho naa keretisho naa amu mintoki dii iyieu anyala ore ake metaa iyata esimu ino niyata data naa indim naaji aisumayu ataasa pooki toki ino ,nikincho sii ntabai nduat niyata temaisha ino.

Wore enikuni tenikeni ashu aa tenengamuni kuna ropiyiani naa nchere, kengasi aadol namba oltunganak ashu a population, peetumi naa aatorr kuna pisai aitobiraki. Wore sii enkae naa nchere, kedoli eneba enkop napoito kuna ropiyiani aaret arashu a distance neifaa ni cover arashu enaduo maendeleo napoitoi aas. Wore embae euni naa nchere, kingori enyamali enaba nitii amu wore iltunganak oonyamal oleng' naa kengasi naaji aisho ninche erishata ashu aa impisai kumok kidogo alang kuldo laara ninche oata ninche maendeleo. Wore sii entoki entoki naidimi aatodol naa nchere, kidimi aatodol enaba osina otii enaduo kop arashu eneba enyamali naata ninche, peetumi naa aitulusu iltunganak loishori embata ooropiyiani. Wore ene musho naa nchere, kedoli duo enikunatie apa iropiyani edukuya, peetumi naa aisho kulie, amu tenitou intobiraa apa inedukuya, naa lasima pee ingurari intae tenaa, keishori intae kulie kake, pee intobiraa sininche niana kulie naishooki intae tesiadi. Inia enkoitoi naidimi naaji aitumia, peewori kuna pisai nishoori naa kuna